Kit neokere netesetai en irou okere komii bik chechang missing en koito en koito okere komii chumindet tii ak wafrica choton cheteleltos tukul ak kokere screenit komii tukuk chebo chekokibor en screenit niton. Toku kole rumit niton nii ko rumit noton nebo labit amun miten koroito nekeskonenen tukuk akekere tukuk ako labit niton ko kararan missing, Mii shelfishek kiii chetoku kele kokinde tukuk chekiboishen en experiment Mii kibabok chemengechen nii ako toku kole chichiton nii komii kit neiborchin bik en television initon inete bik akomii tukuk chekamam en neut. Bo komonut missing ako kit age netesetai en irou ko konetishet toku kole chichito konete akobo tukuk chuton toku en television initon, bo komonut missing.

Kit netesetai en ireyu kobaishen nekararan mising ako baishet niton ko noton kiyae en imbar ako baishet niton agere komiten chichiton imbar akomi minutik chename chichiton minutik chuton ko pilipili hoho ,ako pilipili hoho chutonyekakeminbakorut koyache koyache keyai kit nekikuren pruning sikobit koiyo logoek chechang anan ko pilipili hoho chuton akobo kamanut mising ako Chichiton koraa kogeree sagek choton chebo pilipili hoho chuton kotko Mii miando nikokonam anan kotkomi kit netesetai en anan kotkokoyio pilipili hoho ako kararan baishoniton amun tareti Chito konai kit netesetai en minutik chuton kit age agere Kole till imbaret niton ako kakisember akomi logoek chekokirurio akomiten ketit nemiten imbaraniton kararan mising baishoniton en walet ab korenyun

Kit neokere en irou komiten bik oengu choton chemiten imbari ako boishet netesetai en irou ko boishet noton nekararan missing, boishoniton en kokwenyun Kobo komonut missing amun nitonnii ko putetab chaik ako putetab chaik ko boishet noton nekararan amun yoton pute chito chaik ko pute chito chaik kii abakopima ak yekakopiman koib lorit koba factory ak yoton kibo ke proceseni ak kechoben machanik ak yekokechobe machanik kii ko machanik chuton nii keldo keoldechin temik ak keiben komoswek alak chebo emet akobo komonut missing amun konyorchigee chepkondok ak ko kararan missing boishoniton.

Kerenyun nii ako kit nokere en irou ko kit neochome missing akobo kit neokere, kit nemii royuu ko okere komii kartasit tii noton kakisir kole Kenya seed company limited. Kenya seed company limited Kobo komonut missing amun oldo mbekuk chekororon chebo pandek ako Koraa kakosir pasture seed. pasture seed ichuton nii ko chondo ko mbekuk choton chekimine en imbar choton cheindo chekakinya chetindo kerichek kii ak yekaimin en imbarbko komii tabut agetukul anan momii tyondo aketukul neimuche kwam pandek chuton. Kororon pandek chuton missing en chito nekamiin, kororon missing akobo komonut neo en temindet.

En boishoni kit nobwote en boishoni ko boishet noton nekararan missing ako miten minutik che Chang en imbaraniton nii ak komiten tankit tii noton nebo beek en iroyuno. Kit nebo komonut missing en imbarani ko chang minutik chekakimin en imbarani mii pandek choton chekakimin ko nyolilen missing kororon pandek chuton Koraa ak komiten Koraa water Mellon chekakimin en iroyuton. Toku kole bo komonut missing ak temindet noton nebo imbaraniton ko ingen kopangangee amun kamin minutik chechang en imbaraniton nii imbaraniton mowoo ak ikere kole toku tukuk minutik che chik ko kabwa komie ak Koraa okere komiten tukuk cheu tunguik kii chekororon missing ako bo komonut missing boishoniton.

En pichait niton kotogu kole miten sokiot noton kalal ago sokiot niton kotogu kole bo marakwek, sogek ab marakwek ako kit neokere ko togu kole sogek chuton ih ko mara koetyi ropta sikobit kotok kouniton ak kit age neimuche kokoyoe sokioniton kolal ih kotogu kole mara komii miondo nekonam sogek chuton ako yoe sogek chuton kololio kouniton ako kit kora nebo komonut siketer lalet ab sokiot niton ih ko kebit ak kerichek choton chebo minutik sikobit matkonam anan matkolal sokioniton ako koraran missing boisioniton

En pichainiton ko okere komiten tukuk chechang, okere komiten ketik tii nekoru ak Koraa okere komiten mokombet tii ak kora okere komiten managu anan nii okokere komiten robwonik ak Koraa ko robwonik chuton komiten Koraa mogo. Ko kit nebo keljin en minutik chuton ko olekiyoito boishoni ko netai ketemen imbar kokaranit missing ak kelilich ak keiato tukuk choton che mii imbar, ak yekakia kou nondon ko kit nerube en imbaraniton nii ko kemine mogo chuton ako ole kimindo mogo chuton nii kemine mogo chuton en ketit kilumdo ketit noton nebo mogo nekakitil barak ak ngwony ak kemin tatun korut tii koiye soutik cheu choton ako kararan missing boishoniton.

En pichainiton ko okere komiten chito neteleli ako teleli ako chichiton ko baibai missing ako kit ne okere Koraa ko miten minutik che Chang en imbar ako minutik chuton ko minutikab mogo, ak okere ko chichiton ko baibai missing amun kaibol mogo niton akotoku kole mogo niton ko korur missing enchen missing mogo chuton chukobol chichiton. Ako toku Koraa kole en imbaraniton ko chang mogo chekakimin.

En pichainiton okere komiten tukuk chechang oker komiten pandek kii chekoyomyo, oker Koraa kole miten osnet nemii taban taban en imbar ako miten twaa cheokere en irou, ko kit nenyone metinyun en irou ko toku kele tuchuton miten irou ko tugaa chekokiket kobwa imbar kwam suswek ak tukuk chekorut en imbar amunii en pichainiton kotoku kole Kon kebute pandek chuton pandek minutikab pandek ako kararan boishoni amun yekabwa twaa imbar ireyuton nii konyon kwome tukuk chekorut tii akwam pandek chuton sokekab pandek ko imuch kobiyo tugaa ak kokon koinutik choton ko choo ako kararan missing boishoniton en temindet ak chito neribe twa.

En pichainiton ko okere ko chang tukuk chebo komonut en irou, tukuk chebo komonut en ireyuu en kit neokere Kobo komonut ndenguk kii , ako Koraa Kobo komonut marawek kii akobo komonut pandek kii, akomiten nyanyik kii miten, miten pilipilik hoho miten dahania miten kitunguyot tiii akomiten lokoek akobo komonut missing tukuchuton tukuk. Ako tukuchuton nii keboishen en chiket kiboishen tukuk chuton en chiket kechoben omitwokik ako omitwokik choton ko kichobe tukuk chuton nii ko omitwokik che onyiny missing yaani yeam ko ikose kole kebiye akotoret borto. Kararan omitwokik chuton missing en bortab kipkosobe.

Kit netesetai en ireyu ko kit neagere komiten bik aengu akomiten Chito agenge nebimani tuguk chuton ako miten Chito nekwae en ngweny tuguk chuton kigerev ko kit netesetai en ireyu koraa koagere komiten Chito neyaldoo akomiten alindet ab tuguk chuton ako tuguk chuton ko kitunguik ako kitunguik kobakamanut mising akotareti alindet amun kitunguik chuton koimuche koraa keseken akochapen chakula akoyae amitwagik kwanyinyikitun nei koraa yekakolewen chiton kitunguik chemache kwal komiten en Barak irouton mashinit noton kibibanen kiloishek kitunguik choton keyal sikobarun rabinik choton cheimuche iluban en yekakebuman kiloishek chuton kararan baishoniton mising amun tareti Chito ne aldoo ko nyor rabinik cheimuche kotesen baishoniton anan cheimuche kobaishen kotesen en kasishek alak ba kamanut mising kitunguik chuton agere kochan kitunguik chuton.

En pichainiton okere imbaret neo missing ako koraa okere komii minutikab mananas, ako mananas ichuton kotoku ko mananas cheyechen missing en imbaraniton ako minutik cheokere Koraa en imbaraniton nko mananas icheken chekakimin konyin imbaraniton. Ako imbaraniton komiten oret tii nekikichobe nebune imbaraniton ko yoton nii yon imoche ial mananas ichuton komiten oleimuche kobut karit tii ak ele imuche kobun bik en yekaial mananas ichuton kararan boishoniton. Ako kit age netesetai en iroyuu ko toku kole mananas ichuton imuche ialde sinyorchigee rabinik cheimuch kotoretin en boishet age alan niii ko tukuk cheimuche iboishen en rabinik chuton. Bo komonut missing boishoniton.

En pichainiton okere komiten chito ako chichiton ko kotoboten imbiret ako toku kole baibai missing chichiton. Ako Koraa okere komiten en en olemiten chichiton okere komiten ngokenik chekakikee en iroyuu ako miten baibushek kii ak chumoinik chemi ngweny ireyuton. Koraa boishoni yoe chichito ko boishet noton nekararan missing noton chichiton ko kanam pandiat ko pandiat ko pandiat nekakichemushan ak elekichopto pandiat niton nii ko korongi netai kilole mat ak yekakelal mat tii kende beek maa ak kinde pandiat niton akekany kochumukoso beek chuton komiten pandiat niton orit ak yekokochumukoso beek chuton nii kemeto kochumukonchi beek kii en maa en dakikaishek taman ak mut sikorur pandiat niton ak kecher pandiat niton nii kebal lii ak kende chumbik ak komuch iam ko kararan boishoniton missing.

En kerenyun nii akobo boishoniton nii ko boishet noton netoku ko boishet nekararan missing ako en pichainiton nii ko miten tukuk che chang cheokere miten ketik kii chekorut tii chekororon missing ako miilten uronok cheko kochob cheimuch kourengee bik yoton kalal asista akotoku kole miten bik Kii cheruen tukuk chekokichobe en uruoniton. Kararan missing boishoniton amun netai ko yon lole asista ko royuton kotoku kole miten beek chemii taban ireyuu ako imuch ibebir beek chuton nii ak yekoibir beek chuton inyon en uruoniton iburi iurengee. Boishoni ko kararan missing ako toku kole mii hewa safi en emoniton, ako Koraa komiten kibwone bik chechang en komoswek cheterter kobwa koker kit neu emoniton.

En pichaini ochome amun okere boishet netesetai ko boishet noton nekararan missing okere komiten nguronok kii ak nguronok chuto ko nguronok chetokomengechen ako ribenywa okere ko ribet noton nekara kot missing. Inguronik chuton komiten kot noton kokichop ko kararanit tii ako miten omitwokik cheome inguronik chuton. Kararan missing boishoniton ako toku kole nguronok chuton en ole omishen kotoku ko tilil missing ako kiboe nguronok chuton nii sii yekokoyechekitun nguronok chuton ko imuche kenyorchigee ranibinik cheimuche kotoret bik en kasishek alak ak kimuche ketesen boishoniton keriben nguronok. Nguronok Koraa Kobo boishet neo missing amun imuche kenyorchigee chepkondok cheimuch kotoret kotoretin chito ak kotoret Koraa kiolishen anan kialen omitwokik chebo nguronok. Bo komonut missing ribetab nguronok ak ochome missing boishoniton.

En pichainiton okere komiten bobek chechang missing ako bobek chuton ko kakipangan ko koronekitun ako kit netesetai en irou ko bobek chuton ko imuch kiam ako olekichoptoo bobek chuton ko netai kecheru bobek chuton ak yekokicher bobek chuton nii kebal barak amun mokiome barak en bobek chutok ak yekakebel barak bobek chuton keun bobek chuton ak kinde taban koyomyo. AK Koraa kit neimuche keyai sikechop bobek chuton kilole maat ak yekakelal mat tii kinde soburyet maa akinde muaita ak ketilchi ketunguuk maat ak nyanyik ak tukuk tukul che imuch keteshi en chobetab bobek chuton. En ak yekokoruryo tukuk chuton kokisekenchi n maa kende bobek chuton Karan iun en maa ak kekaranga ak Keker en takikaishek taman ko kokoruryo bobek chuton ak komuch iam bobek chuton ak Koraa kotoreti borto en tukuk che chang. Toreti kokimit borto ak kotoret Koraa ibiye ako kararan boishoniton oroisi elekechiptoo bobek chuton.

En pichainiton ko okere komiten tukuk chechang chemiten meset ako en mesaniton okere komiten miten chumbik kii, miten sukaruk chekokinde tukuchuton chu mengechen akotoku Koraa kole miten muaita akotoku Koraa kole miten beek kii, ak komiten soburyet nemiten choo akomiten miten pandek kii akomiten marawek. Ako ele kiomdo marawek chuton ak pandek choton chemii roruton nii kiome kokakekaranga ak ele kikorongondo kindo muaita kende kitunguuk kii ak kekaranga koruryo komie akinde marawek chuton. AK marakwek chuton kakingol ak pandek kii kekuren kiteri, okiteri ichuton kwonyiny missing ak elekiomdo kiteri ichuton kiome ak kechiket. Kiome ak kechiket ak yekaiam ibiyonyi missing kibiyonye en kiteri ichuton ako toreti borto Koraa kenyor vitamins ak tukuk alak chemokingee borto.

En ireyu anan en bichait niton ko agere komiten njuguk ako njuguk koanyin mising agennkotoi achome amun en anyinyatet nenyin ak olekyomdoi tuguk chuton kiame ak kebonye koron netai akende ma anan kende mwaita agende chumbik ageger ak yekageger korurtos ak olekiamdoi kebale Barak akiam akoanyin mising tuguk chuton

Kit neagere en ireyu agere mama nechope amitwagik ako olekiyoito boishoni kobaishen nemau mising baishoniton korong kelale mat koron ak yekakelal mat en baishoniton kende bek ma akechemshan bek chuton ak yekakechemshan bek chuton koyache komiten bushek ako yache komiten muganget ak yekakochumukoso bek chuton kendoi bushek akinam itangwar kimyaniton akokimyanitonbketangwati akakany korur amun yekakolal mat komie akinde bushes akitangwar korure komie kimiet akwanyin imnyaniyonbnebo mat ako baishoni niton komau mising

En pichainiton ko okere komiten bik somoku ako en pichuton somok ko okere komiten komiten mama ak komiten chumindet ak komiten chito neteleli en ireyuton. Ako kit netesetai en yuu kotoku kole rou komiten pichuton green house ako green house ko kot noton nekimine tukuk alan lekimine tukuk sikomuch ko kosich alan ko koronekitun missing. Ako en green house initon kotoku kole mauwek chuton kakimin ako miten chumindet tii neiborchin bichuton alan ko kit nekere en yuu ko mauwek, toku kole miten nemoi kwal mauwek chuton kebirchi kole mauwek chuton ko koron missing ako imuche keal li akipemin ak korut komie. Ako kararan boishoniton missing.

Inoniton ko robwonik ako robwonik chuton ko imuch kotoretin en borto ako elekichoptoo robwonik chuton ko netaa kilole maat ak yekailal maat ih inde beek bokochumukonso ak yekakochumukonso beechuton ih ko en robwonik chuton keicheru en mbar koyoche iun robwonik chuton ko tililekitun missing si indoi bechuton kende maa ak yekoinde maa bechuton ak robwonik chuton en maa koyoche iker ak imete koruryo kot kotar bechoton kokende en yakakotar bechuton kende isutuu bechuton ak itumde ak icheru robwonik chuton ak inde taban ak olekiomdo robwonik chuton kebole kebole ak kinde chumbik kidogo asiam ako kararan missing ako imuch ibiye missing en robwonik chuton

En pichainiton okere komii minutik chekakimin en ireyuton ko green house ako minutik chuton ko minutk chekororon missing ako kit nesetai en iroyuu anan ko tesetab tai ne ochome okere en koroi. Miten ingwek chekindo sikokororonekitun missing.

Kit neagere en ireyu ko miten tuguk chekakinde ma akotuguk chuton kotagu Kole nduma ako nduma chuton kotoma kende ma koyache ketil en imbar ak yekaketil en imbar koyache ketil akeun kotililikitun mising ako yekakeun koyache kewai aketil atil komengekitun sikende en saburiet sikwam kende en saburiet ako kit neagere netesetai en ireyu ko nduma ichuton kokakeun agende ma ako kit neyache keyai koyache kelanji mat sikochumuganji tuguk chuton akorurio sikomuch Kiam akokararan mising amun tareti borta en tuguk chechang tareti borta kosich kimnatet ako tareti en tiset ab Karatik akntuguk chechang mising akoagere Koba kamanut mising baishoniton netesetai en ireyu

En bichait niton agere komiten chitoakokanam nguronok choton chemengechen akoben baishet niton ak ilekiyoitoi baishoni koyache netai ichop kot noton koriben nguronok chuton akoyekaichop kot koyache ichop oleyamishen ,yache ichop koraa oleruen alan ipche kamaswek chechang komiten oleruen komiten oleyamishen komiten oleyeen bek ak tuguk chechang cheimuch kotestai en nguronok chuton ,nguronok chuton koraa Kotinye baishet neon amun yekakerib nguronok chuton kokaichekitun koimuch kenyorchigei chepkondok amun en bendonoto neakwai ako anyin mising ako yekakialda nguronok chuton kenyuru bendo ako kwanyin mising akenyojigei chepkondok ako kararan baishoniton mising.

En pichainiton okere komiten ingokenik che Chang akomiten Koraa batainik ako en boishoniton en kokwenyun ko kararan missing amun ingokenik chuton nii ko yekoiribi koimuche inyorchigee chepkondok chechang missing ako motinyee tukuk chechang chemoche ingokenik. Ingokenik chuton sirib koyechekitun koyoche komiten Chengek chekeboen nii akomiten beek che yee. Kararan boishoniton missing amun yekoiribi ingokenik chuton bokoyechekitun nii ko imuche Kialda ak inyorchigee chepkondok Koraa ak Koraa imuche Kialda ko pendo ako anyiny penyiton bo ingokiet ako toreti koraa borto inyorchigee tukuk choton chemochi chemokingee borto. Ako boishoniton Koraa okere ko kararan missing en kokwenyun.

Eng pichait nitoni agere, agere komiten chito nekalach reflectait ako chichiton ko kakutuny, akagere komiten kit neyoe eng ireu ,ako kit netesetai eng ireu kochichiton ko mine ketit ako ketit noton nemine ko ketit noton nekikuren chebarus , Karan ketiton amun yekakoet ketiton koimuch kenyor tukuk choton chebo kamanut, saiti . Netai kenyorunen bakoinik, imuche kebet bakoinik eng ketiton ,ako nebo aeng imuche kenyor urwet anan yekaet ketiton ko mi urwet necheru ketiton ako kararan mising, kit ake netoreti ketiton korobta, ngemin ketik chechang ii ko roboni ,mabete ropta, ako kararan ketiteni, kit ake netesetai eng ireu kotoku kole bichutan kole mine ketit chechang eng kiwanja nitoni ako kararan kabisa boisyetab ketik chuton toreti eng tukuk chechang ako kararan mising.

En pichaini alan en kerenyun okere komiten imbaret noton kakimin minutik ako minutik chuton kominutik chekororon missing. En imbaraniton ko kakimin minutik chuton koba en lainit noto kaba lain kapisa ak Koraa koo toku kole imbaraniton ko kokoropon ropta akomoe amun toku komiten lekataratar en imbaraniton, toku kole koropon ak kolal asista sikere kotok komiten chekaterater. Kororon minutik chuton amun toreti minutik chuton kenyorchigee chepkondok cheimuch keribengee anan keboishen en boisho boishet age ako Koraa minutik chuton ko minutikab marawek ako marakwek kii ko imuch kiam sokek chuu chik kou ingwek ako toreti borto en tukuk chechang. Toretii borto en vitamins akotoreti borto Koraa en tukuk chechang missing cheimuch kekerchigee en iroyuu.

Kit netesetai en boishoni en korenyun ko kararan missing amun en iroyuu okere komiten tukuk chechang en imbaraniton niton. Netai kobokere komiten ketik choton chekikimin en imbaraniton ak Koraa komiten minutik chechang cheu ingwek kii chekakimin en yuton. AK Koraa komiten chaik chekakimin en iroyuton, ak Koraa komiten ndisinik kii ak komiten Koraa robwonik ak komiten Koraa lokoek choton kakimin en imbaraniton. Kararan boishoniton nitesetai en iroyuu ako toretii missing akoimuche Koraa kenyorchigee ranibinik anan ko chepkondok che imuche ketoretengee ana ketesen boishoniton. Kararan boishoniton missing en kokwenyun.

En pichait niton ko agere komiten artok Ako miten chito neagere kopoe arto chuton arto chuton kotoku ko artok cheechen mising Ako ripenyi kotogu kole ripee nyii komaoo mising arto chuton koimuch kerip ko keputchin amitwokik alan koimuch koam susuek choton chemiten ng'weny rieyuto po komonut mising ripet ap korotwechuton amun toreti kora kenyorchige tuguuk chechang muchkenyor pendo en tiong'ik chuton akora kotoreti kenyor ngozi nenyin neimuch kechopen tuguk chechang kou kwoshek chekororon mising Ako kora komiten putek chepo arto chuton ako putek chuton po ngechoriet chuton ko kepoishe kechopen ngoroik Ako kararan mising poishonito kora.

En pichainiton ko okere komiten bik chekotelelso akobichuton kotoku kele bik cheboiboe missing ako koteleldo en imbar. En bichuton mut tii koteleli en imbaretab kaawek akotoku kole miten kaawek chuton konororyo missing ako kobwam Kebut kaawek chuton ako kit nebo komonut en irou ko kaawek chuton nii kebute kaawek chuton chekokoruryo kotkopirirekitun ak keba kemaa ak yekokoyomyo kaawek chuton keribe koba factory akewa ke procesenin kobit kechoben tukuk chechang missing ako imuch konyorchigee chepkondok temindetab kaawek chuton konyorchigee rabinik cheimuch koboishen en minutik alak chebo kaawek alan kotesen kominen kaawek akomuch koboishen en tukuk chechang cheimuche kotoret inendet. Bo komonut missing boishoniton ako kerenyun Koraa ko imuch en kawek chuton ko yekokebut tii korutu alak kawek chuton ko rutu ak kiome missing.

Eng pichait nitoni agere komiten boisyet noton nekararan mising ako boisyoniton kotoku kole eng koroiton ko marakwek, ako marakwek chuton ,ele kikonorto marakwek chuton ko kekonoren eng olema ityin bek ,koron keyamsi marakwek chuton yon kakebut eng imbari akinde mabukett ,akitya keib koba kot noton nebarobanchin nemi komye, ako kararan boisyoniton mising ,ako toreti kobur marakwek chuton kobur eng kasarta nekoi, ake koimuche kekonoren marakwek chuton akeramu kotuten tuteno yon kiboisyen, ak koraa imuch kenyorchiken chepkondok, kokararan missing boisyoniton.

Ole onetitoi chito olekiyoito boishoni niton ko boishoniton koron ko boishet nekiribe ngechirek, ako ngechirek chuton Kobo komonut missing amun en ngechirek chuton ko imuch kenyorchigee tukuk chechang akobo ngechirek chuton. Boishoniton bo ribetab ngechirek kii ko netai ko ngechirek chuton keribe sikenyorchigee tukuk cheterteren ako imuch kenyorchigee Koraa pendo en ngechiret chuton ak Koraa imuche kenyorchigee butek Chechik ak butet chuton chu chik kechoben ingoroik kii cheburgeen missing. AK Koraa komiten soroik chebo korotwek chuton ako soroik chuton keboishen ko mbolea en imbar akobo komonut missing boishetab korotwek chuton. Koraa ko en korotwek chuton kenyorchigee ngozi ak ngozi niton en tyonkik chuton ko kichobe tukuk che chang missing imuche kechopen koyot tii ak koyot niton kokichoben nii ko kararan missing. Toku kole ribetab korotwek chuton komotinye komonut missing ako kenyorchigee chepkondok Koraa.

Kit nenyonen metinyun en ireyu kotagu Kole ireuton ko osnet akombaret koraa akokit netesetai en ireyu anan ko kit nenyonen en metit nyun en imbaraniteton ko mbaret nebaraa mising akomii tulonok en imbaraniton ako baishet neimuche kotestai en ireyu ko agere komiten minutik ab ketik ago ketik chuton kobakamanut mising amun imuchi konyorchigei chepkondok yekakialda ketik chuton akogetik chuton koraa koimuchi kechoben anan ketilen bakoinik akomuch kebaishen kengotishenbak koraa komiten minutik alak cheagere en ireyu akominutik chuton koimuche kenyorunen saotik chakiket cheimuch kotaret Chito konyor chepkondok AK tuguk chechang mising bakamanut baishet niton amun yekirib minutik Chu en imbar koimuche kotaretin en tuguk chechang mising akoimiche koraa mbaraniton agere komiten kiwancha akoimiche keriben tuga anan ko tiangik agetugul akokararan mising baishoniton

En kerenyun agere komiten bik chekatelelso miten takitari ak komiten tuga Chemiten irouton en kerenyun agere komiten baishet netesetai en ireyu ako baishet niton kotagu Kole mi teta nekakinam akemache Koru en ngweny akoniton komiten takitari nemakorut tenyiton miani anan komache konyaa tenyiton kamiani ako kerenyun Koba kamanut mising amun yekakenya tenyiton komuch kosab en mianwagik en nekamiani akotareti mising tenyiton kotestai en afya noton nekararan

En pichainiton ko okere komiten Omitwokik ako omitwokik choton ko omitwokik chetoku ko onyiny missing ako en mesaniton ko kokinde ko toku kole miten chaik kii toku kole miten lokoek kii akotoku kole miten makatyat ak noton maiyat nekokichoben chapati akomiten kechikoik ak sanit. AK Koraa en kerenyun nii ko okere omitwokik chuton ko onyiny missing ako koraa olekiomdo omitwokik chuton ko netai koyoche kiun neut kotililit ak Koraa yekoiun eut kotililit tii iyamsi neut nengung ak Koraa inyon inam, inam chaik en eut nebo tai ak neut nebo katam inamde maayat ndoniton kokichoben chapati akiyomishe. Yekaitar iyomishei iyam makatyat ak yekaitar iyomishei ak ibiye ko kit age ko imuch iun eut Koraa yekoibiye ako kararan Koraa amun ibiyonyi akotoreti en borto.

Kit neagere en ireyu koagere komiten tuguk chekakimaa ako tuguk chuton kakimaako tuguk chekararan mising en bik choton chenyikisen anan ko bik choton Che nekit kosich lagok ako tuguk chuton kekuren ngenda akotinye kamanut neon en bik choton ako ngendo ichuton kiame sikotaret borta en tuguk chechang mising akobo kamanut mising tuguk chuton en borta.

En koroi Koba kamanut mising amun niton ko kot nikakichop kokararanit mising ako Chichiton Kotaku kochito nebaibai mising aknkit netesetai koraa en ireu Kotaku Kole kiiton kakitech kotagu ko kot Nebo ingokenik akobo kamanut keyai baishoniton amun yekaitech koiton ba ingogenik koimuche iriben ingogenik akomuch kotaretin en tuguk chechang Kou kolak imainik ingokiet anan ingokenik chuton akomuch keyalda akoraa koimuchi kenyor bendoben ingogenik chuton akokararan baishoni amun inyorchigei chepkondok cheimuche ibaishen en tuguk tugul ako ingokenik chuton koraa inyorchinigei mbolea cheimuch keib kobwa imbar akokonin minutik anan tuguk cheikese chekororon mising achome baishoni kot mising.